Ni ko karit nekwerie, mi chepkondok che kakiraat che kakinde talkalit ako mi chito nekwerie karit ak kateb ng'uny katebng'uny chichitok ak kokwerie karit. Mitei ng'echeret ne mitei chito age

Ni ko simet ne ibarjin chito ole kikertoi chepkondok ole kertoi chito chepkondok, ole kinemundoi, ole kialdoi credit. Yo imoche isoom loan anan ko chekiisepen eng simet. Ko yo imache ilipan chepkondok ilipanji chito age eng simet, ko yo imoche ikeer chepkondok eng simet.

Sipitalishek chepo kasari kekurin ius ak ipangan kitandok ak iite, yekoiite kitandok ipangan kila kitu chekomiten yoton ole keuse ak ikonor komie ko betushek cheisipi iyoe kou noton.

Yu komiten terektok ii ,mi ngecherok cheketeben, metei emaisiek cheketebee ,,mitei bik

Yu komitei biik chekeuumkei ak komi chito ne ngalali ak komite kiy ne kengalale, komite biik komite kiy nekemoche kenoisechi sokobit ip komwachi biik alak, ko ngenyor kenyoru biik che katuiyo eng kokwet ii, ngo ka kiit kokwet kekur biikab kokwonoto kemwachi kiy nekatesetai eng yoto.

Yu ko sukul nemitei lagok che kineti, imite sukul komi chepkuloik chekiboru yo kichobe tugun cheu stimok, icheng'e kitabut ak kalamit ne iboisie. Komitei yo telepishen nekeboisie kinetee bich.

nii ko masta ne keumgei biik so kongalal komitee bichuu olengalalee komii ngecherok che katebee so kobiit kotuyaa icheek so kongalal ak komwaa kiit netesetai eng gunii

Yu ko siro ole kyoldoe tuguk chekyomei. Mitei mbonik, mitei mbonik che kakoruryo ak komi chetomo, mi kitongook che kakitepto. Mi pandeek, mitei ndisinik, mi che kakoruryo ak komi chetomo. Mitei karaisiek che kealdoi, mitei ngoroik che kealdoi. Mitei pause ndisinik che kakoruryo, mitei kitongook, mitei kikabusiek.